Mĩthemba ya nyamũ iria cirĩ ũgwati-inĩ na irĩa cionanagio mũciĩ-inĩ wa nyamũ wa Nairobi National Park nĩ nyamũ ta munyi cia rangi mwerũ, munyi cia rangi mũirũ, mĩrũthi, ngarĩ na mbogo.